Ore na enasiai na esiai ena enkiremore aisidai esiia enkiremore oleng na keretisho enkiremisho ondakini napaasha oleng amu ishoru endaa nanyae na ore si aitoki na ore nona dakin na tenimir na ketumi iropiyiani naasieki kulie siatin kumok ake neaku omererisbo oleng esiai enkiremore tolosho na lang lekenya na kenare neramati ilchambai tonkoitoi kumok.

Ore naa ena naa noshi pala nalimu ajo kaji eishoro nelo oltung'ani ajo kakwa kuapin elo naa kebaa erishata nikinchoki nilo aton too nena kuapin. Na ama sii kakwaa naa kuapi nena nigoro sii tineweji. Nelimu erishata nilo aton naa ajo ainyoo pitii inakop. Neeku naa ina palai ena arashu ina kadi ena neeku na keretisho naa oleng' too iltung'ana naa lopuo aiteru inkuapi apuo kule kuapi . Naa keingorisho sii.

Ore naa ena bae naa enoshi toki naa ena naishopokini enkerai kiti egira alo airura arashu etonita ake naa ino nkera kutitik kuna tokitin. Naa kiboyo peyie melutaki enkerai keon ashu ii chafua keon apik pupu neeku keripisho naa peminyak enkerai keon aing'or naa enkerai pemeinyal keon. Niboyo lelo chafu i peyie tenilo naji ee safari nemilo aeka.

Ee kesapuk enasiai tenkopang na ore ena naitoduaki tenewueji na emburashi ena naitukinyieki nchooi na kuna na nchooi etaata nashetaro aitobiraki neaku ninche oshi itukuyieki aisingilie na keret oleng aitau na ormoko pooki nitoki sii aku ore nchoii naitukui aitobiraki nerishie iltunganak imoyiaritin.

Ore na enasiai na emirata onkuk ena na eisidai inkuk oleng amu mi tanyanyikie enkima orkiek ashua naa orgaas ore nkuk kesidain amu kengasa aaku kelelek enkinyangunoto neaku ketum oltungani teneyieu na mitorok inotiok ana enkima orkiek kepik inotiok aitobiraki metii empiro na kesidai amu kelelek entumoto emye na kesidai amu keretisho oleng.

Ore na tene kaidim najo enchetare enkaji naloito dukuya etii irpayiani lonapita imbawoi aya ewueji naji nebaki nakegira aake kulo tunganak amitmr kuna baoi amiraki ololoito ashetisho neaku ajo na nanu embae sidai ena oleng nakisaidua ltunganak loshetisho na peyie eshetie nkajijik enye metum ilamiram iropiyiani.